Ei aluorawa rombe igerone gi ot kama ginindoe, kendo igolo gi gokinyi itero gi e lum. Ka romo saa aboro, titero gi e modho imiyo gi pii kata itero gi e aora kama gimodhe kae idwoko gi e lum itweyo gi kata ikwayogi. Bang kanyo, koromo godhiambo idwoko gi e odgi miluongo ni kul gi dholuo. Ee mane kaka tij no itimo e dalawa, seche ma gituo bende ithiedhogi.